Biiik chekanai en kirue yutoon Yuu ii ko islamiek anae icheek ii amuun ole ilaktagei ilache ichegeet ingoraik chotoon che kaen ago murenik kilachei ichegeet che lelaach ko chepsok ii anan tibiik ii kilachei ichegeet then ii akoraat metoek kwaak ii anan ko alaak akoot korate bakaa kutisweek kotaag kityoi konyeek so bo kamanut bichu amuun en kiit notoon negonuu en emanii icheget ii kosae iyanii Mohamed ko mau ii Christianik che yani jesu so ko Mohammed ii ko meeh lakini jeiso kotakosabei.

Ole chaptaii chutoon ii ko iibuuu chotoon tuguuk che magatiin tugul ii che uu muchelek ii ,panyeek ii, kitunguuik ii, ndiziat ii, ak yeityaan ii ilaal maat ii yekailaal maat ii itonatoon aany kitunguuik ii ak panyeek chukaan komegekituun yeityaan ii indema akibeel mwaita aginde kitunguuik ak nyanyek ii asinde aany panyeek choon koruria kora yeityaan ii ye kakoruria igaas ko karuria komyei isutuu agindei tabaan, ingeet koraa iyoo muchelek choon inde maa indei maa korong beek yeityaan inde olaan kakochumukasa beek ak yeityaan igaas ii yaan karuria isutuu anyuun ii, aginaam isafeen ii agindei mezeet kounono akiibuu ndiziat nikaan inde koraa mezeet ii agichabagei aany iamishe.

En imaan ii ko bitunaat koroi en kokwet nyoon ii anan olinyaneet ii amuun taam kobaisheen biik kongaen pandeek anan kotoreen pandeek ii chotoon chekakebuut ii aginde chagee agemetaa korong kosayaa koyamyaa koistaegei beek ii asikobiit aany kinam ketereen koroitaan bo maana koroitaan amuun ii eeh yae kazit ii matko wui misssing amuun ii kazit nekatayae biik chechaang ii ko yae koroi en saisiek chotoon che tuteen ii ago konuu pandeek chotoon chekororon agobeshia machakweek ii ak pandeek.

Koroitoo agei neimuuch kebaisheen nekatoi kotaimaah ko chaang amuun ii kokowalak emeet ii ago tesetai makouu keeny miten notoon nekabare gasiit ii neimuchii ibaisheen negataa koitamaah ingethe ii kiyaldai en dukosiek iwendii tugeet akiyaal gasit ii ak yeityaan ii iibuuu ak inyei ii ibaisheen negataa nitoon kora komiteen eeh nekibaisheen stimeet notoon ke rutyiin ak stimeet ak yeityaa ibaisheen ii ilalisheenb ii anan irureen tuguuk chotoon kechape.